Thogora wa thĩ makĩria ũrĩa wĩkagĩragwo nĩ thirikari, ũrĩa na kĩmonimoni ũĩkaine ta guaranteed minimum returns. Nĩ ũhutagia thoko cia indo cia ũrĩmi na njĩra nene. Na njĩra ĩmwe nĩ atĩ, indo irĩa arĩmi makoragwo makĩrehe thĩiniĩ wa thoko nĩ ikoragwo ciĩ cia gĩkĩro kia igũrũ, kũona nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩmenya atĩ no nginya magakorwo makĩona thogora mwega kuumana na maciaro mao. Nĩ makoragwo makĩigĩthia thĩinĩ wa mbegũ njega, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra okorwo nĩ mahiũ nĩ marakorwo magĩtwarithia na mbere, nĩgũo gũtigĩrĩra nĩ magĩkĩro kia igũrũ. Ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ indo iria ĩratwarwo thĩiniĩ wa thoko nĩ cia gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Wakeerĩ nĩ atĩ, ndeto ĩno nĩ ĩtũmaga arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ mage ũcindani ũrĩa wagĩrĩire thĩiniĩ wa thoko cia kĩmabũrũri, kũona thoko ya gĩbũrũri nĩ ĩkoragwo na wĩyathi wa thoko, ũrĩa ugaga atĩ bei ya kĩndũ ĩkoragwo ĩkĩramatwo nĩ wũingĩ, kana ũnyihu wa kĩndũ kĩu. No rĩrĩa gwatuĩka atĩ no nginya thogora wa kĩndũ ũkinye handũ hana, ndeto ĩyo nĩ ĩgiragia akenya maremwo nĩ kwendia indo ciao nja wa bũrũri.

Rĩrĩa riũa rĩara gwa kahinda karaihu, na mbura yaikara ĩngĩkaura, indo irĩa ikoragwo thĩiniĩ wa mĩgũnda nĩ ikoragwo ikĩaga gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na gũgakorwo na ũnyihu wa magetha. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria atĩ andũ arĩa mena indo ciao thĩiniĩ wa thoko, makorwo makĩendia na mbei ya igũrũ. Oho, rĩrĩa gwakorwo gũkiura mbura nene nĩ ĩkoragwo ĩgĩthũkangia indo irĩa ciĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda, na gũcũngĩrĩria indo kũgĩa goro thĩiniĩ wa thoko, kuona nĩ gũkoragwo na ũnyihu wa indo icio. O ũndũ ũmwe, rĩrĩa kwakorwo na na riũa kahinda karaihu kana mbura yathũkangia indo irĩa ciĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda, andũ nĩ makoragwo magĩeterera na kinyi kĩmera kĩrĩa kĩrũmĩrĩire. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtũma gũkorwo na goro wa kũgũra indo ta mbegũ o ũndũ ũmwe na bataraitha, kuona andũ nĩ makoragwo makĩgũra indo ici gwa kahinda kamwe, ũndũ ũrĩa ũtwaraga wendi wa indo ici igũrũ mũno. Na nĩ ũndũ wa mawatho ma thoko marĩa makoragwo makĩramata ũgũri, indo ici igakorwo na goro mũno makĩria.

Thĩiniĩ wa ũrĩmi wa biacara, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũkorwo agĩetha ũhoro wĩgiĩ thoko, nĩguo kũmenya nĩ kĩĩ gĩgakorwo gĩgĩbatarĩka kahinda kana, na nĩ thogora ũrĩkũ ũgakorwo ũkĩendio kĩndũ kĩu. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩona baita ya igũrũ mũno makĩria thĩiniĩ wa ũrĩmi ũrĩa arakorwo agĩĩka. Kwa mũhano, ũngĩmenya atĩ arĩmi oothe nĩ makorwo makĩhanda thĩiniĩ wa kĩmera kĩa mbura kana harĩa mbura ĩkaurĩra, we nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtua matua ma gũkorwo ũkĩhanda indo ciaku gatene, kĩrĩa kĩũkaine nĩ aataramu aa ũrĩmi ta off season. Haha nĩ harĩa mũrĩmi akoragwo akĩhanda mbere ya rĩrĩa mbura yambĩtie kuura, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mbura ĩkiura, nĩ ĩgakora iriio ciake kana mĩmera yake ĩĩ mĩkũrũ. Na mbura ĩno ĩgakorwo tu gũteithĩrĩria gũkorwo akĩrĩkĩrĩria kana mĩmera yake ĩgĩkũra na gũkorwo ĩkĩgimara. Ũguo, nĩ akoragwo akĩmenya atĩ, nĩ agatigĩrĩra nĩ akorwo akĩendia mĩmera yake na thogora wa igũrũ. Na oho gũtigĩrĩra nĩ ona bainda ya ya kĩrathi kĩa igũrũ ũkĩringithania na arĩmi arĩa mahanda hĩndĩ ya kĩmera arĩa othe magakorwo makĩendia indo ciao hĩndĩ ĩmwe, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria thogora wao gũkorwo wĩ thĩ, na kwaga kũmahe baida ĩrĩa yagĩrĩire.

Gwa kahinda gaka, thoko ya ngũkũ nĩ njega mũno makĩria, kuona ngũkũ nĩ iragũrwo na thogora wa igũrũ. Maũndũ marĩa macangĩire thogora wa ngũkũ gũkorwo ũrĩ igũrũ gwa kahinda gaka, nĩ atĩ gwa kahinda karaihu mathogora ma irio cia ngũkũ nĩ makoretwo makĩambata na kĩo na kĩrathi kĩa igũrũ mũno, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie arĩmi aingĩ kũremwo nĩ gũkorwo makĩrĩithia ngũkũ, magatiganĩria ũrĩmi ũcio. Nao arĩa angĩ marathiĩ na mbere na ũrĩmi wa ngũkũ, magakorwo makĩnyihia namba ya ngũkũ irĩa marakorwo makĩrĩithia. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũnyihu wa ngũkũ thĩiniĩ wa thoko, na gũcũngĩrĩria thogora wa igũrũ wa ngũkũ thĩiniĩ wa thoko cia gĩcigo gĩakwa.

Gwa kahinda rĩu, mathogora ma irio cia mahiũ matiganĩte, makoretwo makĩambatĩra o gwakĩa. Na arĩmi nĩ makoretwo magĩthing'ĩrĩrio gwetha njĩra itiganĩte cia gũtigĩrĩra nĩ mathiĩ na mbere na ũrĩmi wao. Na o gũtigĩrĩra mahiũ mao nĩ makorwo makĩrĩa irio irĩa ciagĩrĩire. Kwa mũhano, mathogora ma irio cia ngũkũ, ngũrũwe, o ũndũ ũmwe na ng'ombe, makoretwo makĩambatĩra na ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũrĩmi akorwo agĩetha njĩra cia mwanya cia gũthondeka irio cia raithi nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ahota gũthiĩ na mbere na ũrĩmi. Kwa mũhano mũrĩmi wa ngũkũ, nĩ acũngĩrĩirio gũkorwo akĩrĩithia igunyũ irĩa ikoragwo ikĩheo ngũkũ, nĩguo gũteithĩrĩria gũthinga ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo nĩ irio cia ngũkũ cia nduka-inĩ. Oho arĩmi a ngũrũwe, ona o nĩ makoretwo magĩthing'ĩrĩrio gũkorwo makĩhe ngũrũwe ciao mĩrĩĩo ĩthĩĩtwo ĩgacaka ĩgatukanio na irio, nĩguo gũtigĩrĩra ngũrũwe ciao nĩ ciakũra na njĩra ĩrĩa yagíĩĩire. Tuoka nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, nao arĩmi makoretwo magĩthingĩrĩrio gũkorwo magĩtukania irio itiganĩte, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahe ng'ombe gĩkĩro kĩa irio kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩguo itigakorwo ikĩgũithia mũrutĩre wa iriia, na nĩguo gũtigĩrĩra baida ndĩnakorwo ĩgĩthiĩ thĩ, na ũrĩmi no ũrathiĩ na mbere na kũgacĩĩra.

Thĩiniĩ wa ũrĩmi wa biacara, mũrĩmi no nginya akorwo abangĩte mũgũnda wake ũũ atĩ, gũtirĩ kahinda atagokorwo na indo irathiĩ thĩiniĩ wa thoko. Kwa mũhano, mũndũ akoragwo akĩrĩma indo irakorwo igĩtigana gwa kahinda karĩa ibatiĩ gũthiĩ thoko, nĩ akorwo na indo irathiĩ thoko naihenya, na ingĩ cigũikaranga. Na atigĩrĩre nĩ abanga mũgũnda wake, na mũthiũrũrũkano, atĩ kĩndũ gĩkĩ gĩgĩthiĩ thoko mweri ũyũ, gĩkĩthirĩrĩkĩra he kĩngĩ gĩgĩkorwo gĩgĩkĩingĩra thĩiniĩ wa thoko. Nĩguo atigĩrĩre atĩ mũthiũrũrũko wa mbeca ndũraga thĩiniĩ wa mũgũnda nĩguo kũhotithia mĩhang'o yothe ya ũrĩmi ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Woka nĩ kũramata mogwati thĩiniĩ wa mũgũnda, nĩ gũbatiĩ gũkorwo na mawatho na mĩtaratara ma ũrĩa andũ arĩa mararuta wĩra thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio mabatiĩ gũkorwo magĩikara na makĩhumba, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wanyihia mĩtino na mogwati marĩa maumanaga na ũrĩmi. Kwa mũhano nĩ ũbatiĩ gũkorwo na watho thĩiniĩ wa mũgũnda, atĩ mũndũ no nginya akorwo ena nguo cia wĩra o ũndũ ũmwe na iraatũ irĩa ciagĩrĩire ta makobokobo, nĩguo gũtigĩrĩra ndanakorwo akĩona ũgwati o wothe rĩrĩa ee thĩiniĩ wa mũgũnda.

Thogora wa irio ciakwa ũbatiĩ gũkorwo wĩ wa igũrũ. Kuona ta mũrĩmi o wothe ngĩingĩra thĩiniĩ wa ũrĩmi, njĩkaga ũũ nĩguo ndigĩrĩre nĩ ndona bainda, o ũndũ ũmwe nĩ ndakorwo ngĩĩteithia na ũrĩmi ũyũ. Mũrĩmi o wothe nĩ akoragwo agĩtigĩrĩra nĩ arahanda mbegũ cia kĩrathia kĩa igũrũ, nĩ araramata irio ciake wega, nĩguo gũtigĩrĩra nginya magetha marĩa agakorwo akĩona na gũtwara thoko, nĩ ma kĩrathi kĩa igũrũ. Na itanya rĩa gũtigĩrĩra nĩ ona thogora wa igũrũ wa kĩrĩa akorwo agĩtwara thoko. Mũndũ agĩkinyanĩria maũndũ maya moothe, acoke akorwo ndanona thogora ũrĩa wagĩrĩire, nĩ akoragwo agĩkua ngoro, na gũkorwo akĩũraga kĩoneki gĩake kĩa ũrĩmi.

Arĩmi aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ mũno makĩria arĩmi a gĩkĩro kĩnini, matikoragwo na ũhoti wa kũmenya ũrĩa thoko ya indo ciao ĩgakorwo ĩhana mũthemba mũthenya wa rũciũ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o gũkorwo makĩhanda na gũthiĩ na mbere na ũrĩmi wao na njĩra ya ũtumumu, kuona matimenyaga ũrĩa mangĩhota gũkorwo makĩharĩria nĩũndũ wa ũcenjia wa thoko, kwa mũhano arĩmi anini nĩmekoraga makĩhanda indo ihanaine marĩ namba nene ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria indo icio gũtũngana thĩiniĩ wa thoko ciĩ nyingĩ na gũtigĩrĩra atĩ thoko nĩyathiĩ thĩ na thogora wakorwo ndũrĩ na bainda ĩrĩa yagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria arĩmi aya makorwo magĩthiĩ hathara. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ, rĩrĩa mũrĩmi aga gũkorwo na ũrathi wa ũrĩa thoko ĩgakorwo ĩhana ndahotaga gũbanga mũgũnda wake wega na kũmenya nĩkĩĩ akũhanda kĩmera gĩkĩ na nĩkĩĩ atakũhanda, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kĩrĩa ahanda gĩtigakorwo na na ũcindani mũnene thĩiniĩ wa thoko na ũguo akorwo akĩona bainda njega na ya igũrũ.

Kĩmera kĩhĩtũku arĩmi a mũcere nĩ makorirwo makĩgũmĩrwo nĩ ndinoho irĩa ciakorirwo ikĩrĩa mũcere wao. Ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gũkorwo na magetha manini ma mũcere. Oho, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkiuga nĩ ĩgakorwo ĩkĩgũrĩra arĩmi mũcere ũrĩa wĩ thĩiniĩ wa thitoo cia thirikari, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yakorwo ĩgĩtigĩrĩra Kenya, nĩ yahota gũkorwo ĩkĩĩhũnia, na oho nĩ gwakorwo na mũcere mũiganu thĩiniĩ wa makũmbĩ ma thirikari, ũndũ ũrĩa ũgatigĩrĩra kwĩna thoko njega ya mũcere rĩrĩa kĩmera gĩgakorwo gĩgĩthira. O ũndũ ũmwe thĩiniĩ wa kĩmera gĩkĩ, nĩ gũkoretwo na ũnyihu wa mbura, ũndũ ũrĩa ataaramu a rĩera marauga, nĩ ũgakorwo ũgĩcũngĩrĩra magetha ma mbembe gũkorwo magĩthiĩ thĩ, ũndũ ũrĩa ũgacũngĩrĩria gũkorwo na thogora mwega wa mũcere akenya magĩetha irio ingĩ cia gũkorwo makĩrĩa.

Ta mũrĩmi he maũndũ matiganĩte, ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthingata rĩrĩa ũrathiĩ kũgũra gacaũ ka iriia, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ gagakorwo gagĩkũhe iriia rĩrĩa rĩagĩrĩre o ũndũ ũmwe na rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Kwa mũhano, nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ waheo ũndũire wa nyina wa gacaũ kau, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nyina ĩĩ thĩiniĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ gĩa kũruta iriia rĩingĩ, nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ macio kana maũthĩ macio nĩ makorwo makĩrehwo gwĩ gacaũ kau. Oho nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra gũkorwo nĩ wamenya nyina ĩraruta gĩkĩro kĩigana atĩa kĩa iriia, na nĩ ĩĩ thĩiniĩ wa iciara rĩa kaigana, nĩguo kũmenya kana nĩma gacaũ kau nĩ goka ge gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa gũthiĩ na mbere kũruta iriia rĩingĩ gũkĩra nyina. Kuona thĩiniĩ wa ũrĩmi wa mahiũ, ng'ombe nĩ ithiaga igĩcenjagia kũringana na ũrĩa iraciara, tondũ noguo ikoragwo igĩthiĩ ĩkĩagĩrithagia mbegũ o ũndũ ũmwe na gĩkĩro kĩa ng'ombe.

Wa mbere mũciari mabatiĩ gũkorwo magĩikara thĩ na mwarimũ, makorwo magĩthũrima ũhoti wa mwana wa kĩmeciria, kana wa taranda yake. Kuuma hau, mabatiĩ gũkorwo makĩmenya ũrĩa magũteithĩrĩria mwana harĩ kũgacĩra. Okorwo nĩ mwena wa mathomo, makorwo makĩmenya nĩ mathomo marĩkũ akoragwo agĩithĩria mũno makĩria, na ũrĩa mangĩmũteithĩrĩria, na ũrĩa mathomo mau mangĩkorwo makĩmũteithia thĩiniĩ wa kothi ĩrĩa angĩkorwo akĩenda gwĩka nĩguo kũgacĩra mũtũrĩre-inĩ. Angĩkorwo nĩ taranda, nĩ mabatiĩ makorwo makĩmenya nĩ mũthako ũrĩkũ mwana ũcio araithĩria o ũndũ ũwe ũramũkenia mũno makĩria na ena ũhoti, wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ acangarara thĩiniĩ wa guo mũno. Nĩguo kũmenya ũrĩa mangĩkorwo makĩmũteithia, nĩguo akorwo akĩũkũria, naguo ũgakorwo ũkĩmũteithia hau mũtũrĩre-inĩ wa nahau kabere.

Kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩrĩga kũrekererio nĩ kambuni ya IPSOS ĩgũkũ bũrũri-inĩ, akenya nĩ mokĩrĩire mũrutĩre wa wĩra wa thirikari ya Kenya kwanza. Makiuga kuuma rĩrĩa thirikari ĩno ya korirwo ĩkĩyukia wathani mwaka-inĩ wa ngirĩ igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, Mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kũrituha. Akenya nĩ matetetie mũrutĩre wa wĩra wa mũbango wa marĩhi ma thibitarĩ nĩguo SHA, makiuga mũtambo ũyũ ndũkoretwo ũkĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na akenya makoretwo magĩthingĩrĩrio gũkorwo makĩrĩhĩra motungata ma ũrigitani kuuma mĩhuko yao, mũno makĩria arĩa marakorwo makĩmatha ũrigitani rĩrĩa matarakoma thĩinĩ wa thibitarĩ. Gũgĩtuĩka mũtaratara ũyũ ũrakorwo ũkĩrĩhĩra arĩa tu marakorwo magĩkoma thibitarĩ. Oho akenya nĩ maugĩte thirikari gũtirĩ ũndũ ĩreka nĩguo kũhũthahũthia thogora wa mũtũrĩre. Magĩkiũga atĩ indo nĩ ithiĩte na mbere na kũgĩa goro, ũndũ ũrĩa ũgĩtũmĩte mũtũrĩre ũkorwo na ruo. Oho akenya nĩ makoretwo magĩkiuga atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩremeto nĩ gũthondeka mawĩra ta ũrĩa yakoretwo ĩkĩmerĩra. Akenya makiuga atĩ mawĩra marĩa makoretwo makĩrwo atĩ nĩ marathondekwo kuumana na nyũmba cia raithi iria ikoretwo igĩakwo, maraguna tu andũ anini, no akenya arĩa aingĩ magathiĩ na mbere gũthĩnĩka.

Mwĩhumbĩre wa andũ ũkoragwo ũgĩterebwo nĩ ũndũire wao o ũndũ ũmwe na rĩera rĩrĩa marakorwo magĩikara. Na hatirĩ na ũtiganu na ndũrĩrĩ ta Samburu, Turkana o ũndũ ũmwe na Rendile, arĩa mwĩkĩrĩre wao mũno makĩria ũkoragwo ũgĩtwarana na ũndũire na rĩera rĩa andũ rĩa kũrĩa makoragwo magĩikara. Rũrĩrĩ rwa Samburu, rũkoragwo rũgĩkĩra nguo cia marangi maingĩ, arĩa makoragwo makĩyoha macuka matune, na makoragwo mahetwo rĩĩtwa ciĩhuruta nĩ ũndũ wa gwĩkĩra nguo cina marangi maingĩ kana macuka mena marangi maingĩ. Rũrĩrĩ rwa Turkana, rũrĩa rumĩte thĩiniĩ wa kĩhumo kĩa Nilotes, makoragwo makĩhumbĩra tu gacuka thĩiniĩ wa njohero ciao, nĩguo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ ũrĩa mũingĩ ũkoragwo thĩiniĩ wa gĩcigo kĩrĩa maikaraga. Rũrĩrĩ rwa Rendile naruo rwĩ thĩiniĩ wa kĩhumo kĩa Cushites. Makoragwo magĩkĩra nguo ndaaya na nguo cia rangi mwerũ, irĩa kaingĩ na kaingĩ cionekaga karĩ gĩthii na irĩa ikoragwo ikĩnyite o kũũrĩa magũrũ-inĩ, na makoragwo magĩka ũũ kũringana na ũndũire wao.

Thirikari ya bũrũri wa Kenya nĩ yakorirwo ĩkĩruta watho gwĩ kambuni cia ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ, atĩ no ngĩnya ikoragwo ikĩandĩkithia andũ arĩa othe marakorwo makĩgũra kandi njerũ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ kandi ĩrakorwo ĩkĩhũthĩrwo gũtabania wĩkinaĩ. Wambere no nginya ũkorwo ũkĩhũra mbica yaku ya gĩbandĩ, o ũndũ ũmwe na namba yaku ya gĩbandĩ na gũciĩkĩra thĩiniĩ wa mũtambo wa kambuni cia ũkĩnyanyĩria, nĩguo gũtigĩrĩra thirikari o ũndũ ũmwe na kambuni ici nĩ ciamenya nũ mwene raini ĩyo. Ũũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ raini ya mũndũ yakorwo ĩkĩhũthĩka harĩ gũtabania wĩkinaĩ, mũno makĩrĩa ũrĩa wakoretwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra ya kũhũrĩra andũ thimũ na namba itarĩ na marĩtwa ma andũ, na gũkorwo ikĩmatunya mbeca iria ci thĩiniĩ wa thimũ ciao. Oho nĩgũo ũkorwo ũkĩamũkĩra motungata marĩa maheanagwo ta ma mbeca, nĩ kambuni ya Safaricom, no nginya ũkorwo wĩyandĩkithĩtie, tondũ nĩ makorirwo magĩkiuga gũtĩrĩ mũndũ ũngĩkorwo akĩhũthĩra motungata maya angĩkorwo laini yake ti nyandĩkithie.

Nĩguo ũhingũre akaunti ya bengi gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ũbatiĩ ũkorwo na indo itiganĩte. Wa mbere, nĩ ũbati nĩ gũkorwo na gĩbandĩ gĩa bũrũri, nĩguo kuonania wee wĩ mũkenya. Wa keerĩ, nĩ ũbati nĩ gũkorwo na namba yaku ya thiri ya ũrĩhi wa igooti kana KRA pin . Na wa gatatũ, nĩ ũbati nĩ gũkorwo na mbica igĩrĩ cia kĩrengo kana passports. Angĩkorwo ũrenda gũkorwo ũkĩhungũra akaunti ya bengi ya kambuni, no nginya ũkorwo na marũa ma kuonania we nĩ wandĩkithĩtie kambuni ĩyo gwa thirikari. Wa keeri no nginya ũkorwo na marĩtwa ma andũ arĩa othe marĩ thĩiniĩ wa kambuni ĩyo yaku, na wa gatatũ, nĩ ũbatiĩ nĩ gũkorwo na namba ya thiri ya ũrĩhi wa magoti kana KRA pin , ya aya ma director othe a thĩiniĩ wa kambuni yaku. Wa kana nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ibandĩ cia andũ arĩa othe marakorwo magĩtogngoria kambuni yaku. Na wa mũico nĩ ũbatiĩ gũkorwo na marũa ma biacara, nĩguo kuonania atĩ biacara yaku nĩ ĩraruta wĩra na njĩra ya kũrũmĩrĩra watho.

Nĩguo gũtigĩrĩra kwĩ na waragania thĩiniĩ wa gĩthurano, nyũmba cia mohoro nĩ ikoragwo ikĩnyita itemi inene mũno, nĩguo gũtigĩrĩra gĩthurano nĩ gĩatũarithio na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa mbere, nyũmba cia mohoro nĩ ikoragwo igĩthomithia aikia a kura, ciĩgiĩ bata wa kuoya kura, nĩguo mũthĩ wa gĩthurano wakinya, mũndũ wothe wĩna kura yake, agakorwo agĩthiĩ gũikia kura. Wa kerĩ, nĩ atĩ, nyũmba cia mohoro nĩ itigagagĩrĩra atĩ nĩ ciakorwo igĩthũrima na kinya, andũ arĩa maraheo wĩra wa gũkorwo makĩramata na gũtongoria kamĩtĩ ya ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩtabania ithurano, nĩguo gũtigĩrĩra andũ arĩa maheo wĩra thĩiniĩ wa kamĩtĩ ĩyo nĩ makinyanĩire ikĩro. Wa gatatũ, nĩ matigagĩrĩra atĩ, andũ arĩa othe marakorwo makĩenda kanya ga gũkorwo makĩrũgamia thĩiniĩ wa iturwa itiganĩte, nĩ makorwo makĩheo kanya kau nĩ kamĩtĩ ya ithurano, hatarĩ na ũthutũkania, nĩguo gũtigĩrĩra mũkenya nĩ aheo kanya ethurĩre mũtongoria ũrĩa akenda. Na mũthenya wa gĩthurano, nyũmba cia mohoro nĩ imũrĩkaga nĩguo gũtigĩrĩra indo ciothe cia wĩikia wa kura nĩ ciatwarwo thĩiniĩ wa iceceni cia gũikia kura kahinda karĩa kagĩrĩire. Na oho ceceni icio nĩ ciahingũrwo kahinda karĩa kagĩrĩire, na ciahingwo kahinda karĩa kagĩrĩire. Na oho gũtirĩ mũndũ ũtakinyanĩirie ikĩro cia gũikia kura wetĩkĩrio gũkorwo agĩikia kura yake. Na kura icio nĩ ciatarwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na maumĩrĩra matagathwo marĩa magĩrĩire.

Andũ andũ nĩ makoragwo magĩkĩra ngiri itiganĩte thĩiniĩ wa mĩgũnda na mĩciĩ yao. Kũringana na itũmi itiganĩte, wa mbere arĩ ũhoti wa mũndũ wa kĩmbeca. Wa keerĩ arĩ arĩ harĩa mũgũnda wake kana mũciĩ ũrĩ. Wa gatatũ nĩ ciĩgiĩ ũgitĩri wa mũciĩ kana wa mũgũnda. Na maũndũ macio nĩmo makoragwo makĩmenyithia mũndũ nĩ rũgiri rũrĩkũ agũkorwo agĩkĩra. Mĩthemba ya ngiri ĩrĩa ĩĩ kuo nĩ ĩtiganĩte. Wa mbere, he mũndũ angĩkorwo agĩkĩra rũgiri rwa thĩrĩngĩ, nĩguo gũtigĩrĩra okorwo nĩ ng'ombe kana mahiũ make matinakorwo magĩkiuma nja wa mũciĩ. He mũrĩmi ũngĩkorwo agĩkĩra rũgiri rwa waya, mũno makĩria yũĩkaine na kĩmoni moni ta chain ring angĩkorwo nĩ mũrĩmi wa mahiũ kana nĩ mũrĩmi wa ngũkũ irĩa ikoragwo ikĩrekererio nja irĩa ciũkaine ta kĩenyenji, nĩguo gũtigĩrĩra itinathiĩ nja wa mũciĩ. He mũrĩmi nake ũngĩona akorwo akĩirigĩra mũgũnda wake kana mũciĩ wake na rũthingo rwa mahiga, mũno makĩria nĩ ũndũ wa itũmi cia ũgitĩri. Angĩkorwo harĩa mũgũnda wake hatirĩ na ũgitĩri mũiganu. Oho, he arĩmi makoragwo magĩcagũra mũndũ gũkorwo akĩhanda rũgiri rwa mĩmera, nĩguo gũtigĩrĩra no arahũthĩra mĩmera ĩyo na njĩra ĩngĩ mũno makĩria na kũhe nyamũ ciake irio kana ta ndawa cia kĩmerera.

Mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ĩrakorwo ĩgĩtigana o ũndũ ũmwe na kũregana na maũndũ maingĩ ma kĩũndũire. Makĩona maũndũ macio matarĩ na ũguni thĩiniĩ wa mũtũrĩre ũrĩa maraikara kahinda-inĩ gaka. Kwa mũhano, mbeũ njĩthĩ ya kahinda gaka nĩ ĩrakorwo ĩkĩeherania na ũndũire wa gũkorwo ĩgĩtania ciana ciao na marĩtwa ma aciari ao. Magĩkiuga, atĩ rĩu mwana nĩ akoragwo na kanya ga gwĩcagũrĩra rĩtwa rĩrĩa akwenda gũkorwo agĩta mwana wake. Na ũgakora handũ wa kũmeta marĩtwa ma kĩũndũire nĩ marakorwo magĩĩta ciana ciao marĩtwa meerĩ ma kĩthũngũ. Oho, mbeũ njĩthĩ ya kahinda gaka, nĩ ĩrakorwo ĩkĩregana na ũndũire ta wa kũgimario kwa airĩtu, magĩkiuga kũu nĩ gũkorwo makĩhahamwo o ũndũ ũmwe na kũninĩrwo bata wao wa kĩhiko. Ũndũ ũrĩa marakorwo makĩregana naguo na njĩra nene. Oho mbeũ njĩthĩ, nĩ ĩkoretwo ĩkĩregana na maũndũ ta ma ihiko. Magĩkiuga nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrekwo mecagũrĩre mũndũ mũndũ ũrĩa mũndũ akwenda gũikarania nake. Haha mũno makĩria, makĩrongoreria mĩaka kuna hau gatene nĩ hinya mũndũ angĩrakorirwo akĩhikia kana akĩhikio nĩ mũndũ mũkũrũ mũno makĩria kũmũkĩra. No rĩu mbeũ ĩno njĩthĩ nĩ ĩrauga, rĩu wendo nĩguo ũbatiĩ gũkorwo ũkĩonia mũndũ nũ magũikarania nake no ti ũndũire.

Kwĩna njĩra itiganĩte ikoragwo ikĩrũmĩrĩrwo nĩgwo kũratha umithio wa indo cia ũrĩmi. Kwa mũhano nĩ kahinda karĩa wahanda na wagetha indo ciaku. Kũu nĩ kuuga atĩ ũngĩkorwo nĩ wahanda mĩmera yaku tene nĩ ĩgakorwo ĩgĩkũra tene na nĩ ũgakorwo na umithio mwega muno makĩria thĩ~inĩ wa thoko kwona nĩ ũgakorwo ũkĩendia ĩndo ciaku rĩrĩa gũtarĩ na indo icio nyingĩ thĩ~inĩ wa thoko na kuga we nĩwe ũgakorwo ũkiuga ũkwenda kwendia indo ciaku na thogora ũrĩku. Ũndũ ũngĩ nĩ wagi kana woneku wa mbura ona kana mbura nĩ yaura kahinda karĩa kagĩrĩire kana nĩ yacererwo. Angĩkorwo mbura nĩ yaura kahinda karĩa kagĩrĩire nĩ kuga atĩ mĩmera yaku nĩ gũkũra na njĩra ĩrĩa njega kogwo nĩ ũgakorwo ũkĩona maciaro mega na ũgwo nogwo umithio wa maciaro macio ũgakorwo wĩ igũrũ. Wagatũ nĩ kuga atĩ kũngĩkorwo na wĩyathi wa thoko rĩrĩa indo cianyiha thĩ~inĩ wa thoko ũcio nĩ ũndũ ũngĩ ũcũngagĩrĩria gũkorwo na umithio mwega wa indo ciaku kwona rĩrĩa kwĩna indo nini thĩ~inĩ wa thoko thogora wa kĩrĩa kĩroneka gĩkoragwo wĩ igũrũ. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũrĩmi akorwo na umithio wa igũrũ na kũgacĩra thĩ~inĩ wa ũrĩmi wake.

Thĩiniĩ wa ũrĩmi wa ndukũ ici, mũno makĩria ũrĩmi wa biacara. Mũrĩmi no nginya akorwo akĩrũmĩrĩra riboti cia ũrathi wa rĩera, nĩguo ahote gũkorwo akĩmenya ũrĩa agũbanga ũrĩmi wake. Kwa mũhano, rĩrĩa wakorwo ũkĩrũmĩrĩra riboti cia ũrathi wa rĩera, nĩ ũkoragwo ũkĩmenya rĩrĩa ũkũhanda, kana rĩrĩa ũtabatiĩ nĩ kũhanda. Kwa mũhano, rĩrĩa arathi a rĩera mauga nĩ gũkuura mbura ya mũnĩko, mũrĩmi wa biacara nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra ndanahanda kũrĩa kũngĩkorwo na mũnĩko wa maĩ kana kĩguũ, nĩguo gũtigĩrĩra irio ciake itinakorwo ikĩũrĩra na akorwo agĩthiĩ hathara ya ũgũri wa mbegũ o ũndũ ũmwe na wĩra wa kũhanda. Na wa keerĩ, nĩ abatiĩ nĩ kũmenya nĩkũ abatiĩ nĩ kũhanda kĩndũ kĩna kũringana na ũbatari wa kĩndũ kĩu kana mũmera ũcio wa maĩ, kuona he mĩmera ĩkoragwo ĩgĩbatara maĩ maingĩ gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ, na he mĩmera ĩngĩhota gwĩtiria kũndũ kũraikara maĩ maingĩ gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ. Na ũguo, kũrũmĩrĩra ũrathi ũyũ, nĩ gũtigagĩrĩra mũrĩmi ndanathiĩ hathara na njĩra ya kũhanda mũmera handũ harĩa hatagĩrĩire. Ũndũ ũyũ wa ũrathi wa rĩera nĩ wagĩrĩire mũno makĩria, tondũ nĩ ũtũmaga mũrĩmi amenye rĩrĩa akũhanda nĩguo akorwo akĩmenya harĩ akagethere, na kana kahinda kau nĩ gakamũhe baida kumana na maciaro kana gatikamũhe.

Mũrĩmi wothe nĩ abataraga kũmenya ũrĩa rĩera rĩgakorwo rĩhana nĩguo kũmenya ũrĩa agũbanga ũrĩmi wake. Kwa mũhano mũrĩmi nĩ abatie gũkorwo akĩmenya kana nĩ gũkura mbura kana na mbura ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩ njiganu kana nĩ gũkwara riũa gwa kahinda karaihu. Mũrĩmi angĩmenya atĩ mbura ndĩgũkorwo ĩkiura na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, noakorwo agĩtua itua ya kũhanda mĩmera yake gatene, akorwo akĩmĩitĩrĩria maĩ nginya rĩrĩa mbura ĩkaura, ena itanya atĩ harĩa mbura ĩkaurĩra nĩ ĩgakora mbembe ciake kana mĩmera yake ĩ mĩkũrũ na ĩkorwo ĩkĩmĩteithĩrĩria tu ha kũgimara. Angĩkorwo nĩ mũrĩmi wa mahiũ no akorwo agíbanga ũrĩa agũkorwo akĩhanda nyeki nyingĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ agĩkorwo kwĩna ũrathi wa rĩera atĩ nĩgũgũkorwo na riũa inene nĩakorwo agĩthondeka kũiga kwa irio cia mahiũ kũrĩa kũĩkaine ta silage, na gĩkĩro kĩnene nĩguo gútigĩrĩra ona kwara ng'ombe ciake kana mahiũ make itigakorwo ikĩaga irio. O ho no akorwo agĩĩbanga rĩrĩa kwĩna mbura na gũtigĩrĩrĩra nĩa nĩakorwo akĩgũra hay kana nyeki yũĩkaine ta hay na gĩkĩro kĩnene, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwara we mahiũ make matikahũta, na oho no akorwo akĩona mbeca kumana na kwendia irio cia mahiũ iria eigĩire.

Thĩna mũnene ũrĩa ũkoragwo ũkĩgũmĩra arĩmi a waru, nĩ gũtabania ũrĩmi ũyũ makĩĩhoka kĩmera kĩa mbura, ũndũ úrĩa ũcũngagĩrĩria arĩmi aingĩ mekore thĩinĩ wa hatĩka ĩmwe . Kwa mũhano rĩrĩa mbura yakorwo ĩkiura na njĩra njega, na arĩmi othe a waru makorwo makĩgetha magetha marĩa magĩrĩire, thoko nĩ ĩkoragwo ĩgĩthũka kuona waru wothe wĩkoraga thoko, nao arĩmi magakorwo makĩendia na thogora wa becũ. Rĩrĩa ndekora na waru na mabataro maguo nĩ manini gũkĩra waru ũrĩa ndĩnaguo, nĩndigagĩrĩraga nĩ ndetha kandarathi nja wa gĩcigo gĩakwa nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndakorwo ngĩona thoko ya waru wakwa na ndakorwo ngĩona umithio ũrĩa wagĩrĩire. O ho angĩkorwo ndĩna waru mũingĩ gũkĩra andũ arĩa maraũbatara, nĩ ndigagĩrĩra nĩndaiga waru wakwa nĩguo ũgakorwo ũkĩhũthĩka ta mbegũ ciakwa o ũndũ ũmwe na kũrĩ arĩmi arĩa angĩ thĩinĩ wa kĩmera kĩrĩa gĩkũrũmĩrĩra.

Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ĩkoragwo na itemi inene mũno, harĩ gũtigĩrĩra atĩ gĩthurano nĩ gĩatabanio na njĩra ya ũũma na ya waragania. Wa mbere, kamĩtĩ ĩno nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakorwo ĩkĩhetũkia andũ arĩa tu makinyanĩirie ikĩro makorwo makĩhũranĩra iturwa itiganĩte, na oho nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra nĩ mathomithia Akenya bata wa gũikia kura. Kamĩtĩ ĩno no ĩbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yahe Akenya kahinda kaiganu ga gũkorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura, ona kana gũcenjia kura ciao, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ o mũndũ nĩ aikia kura harĩa agĩrĩire kana harĩa angĩkorwo akĩenda. Kamĩtĩ ĩno, nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ mũthenya wa ithurano, ceceni cia wĩikia wa kura nĩ ciahingũrwo mathaa marĩa magĩrĩire na ciahingũrwo na ciahingwo mathaa marĩa magĩrĩire. Na oho, nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũtabatiĩ gũkorwo agĩikia kura wakorwo akĩheo kanya kau. Oho nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra, atĩ kura ici nĩ ciatarwo na njĩra ya ũũma na waragania, nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ ũrĩa wĩikĩirwo kura irĩa nyingĩ nowe tu watangathwo ta mũhotani, na gũtirĩ ungumania wakorwo ũgĩtwarithia na mbere.

Mangabana matiganĩte kuuma gũkũ bũrũri-inĩ, makoretwo magĩtetia thirikari nene, nĩ kĩrĩa marauga nĩ thirikari nene gũcerithagĩria mbeca irĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩmatũmĩra. Ũndũ ũyũ, nĩ ũkoretwo ũkĩhutia ũtonga wa bũrũri o ũndũ ũmwe na biacara na njĩra nene, kuona thirikari cia kauntĩ nĩ ikoragwo ciĩrĩgĩrĩire mbeca ici, nĩguo gũkorwo makĩrĩha andũ arĩa makoragwo makĩmahe motungata. Thirikari cia kauntĩ, ciĩna mbeca na thirĩ mũnene mũno kwĩ andũ arĩa makoretwo mamahete motungata na kĩmoni moni pending bills, irĩa itũmaga biacara cia matũũra ikorwo ikĩrũgama. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩtigĩrĩra gũtirĩ na gũthiũrũrũka kwa mbeca thĩiniĩ wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũtũmaga biacara nyingĩ ikorwo ikĩhingwo nĩ ũndũ wa kwaga mbeca. O ũndũ ũmwe na mabengi makorwo makĩaga kũhe biacara ici marũni, kuona nĩ ikoragwo ciagĩte ũhoti wa kũrĩha marũni marĩa mena mo, thutha wao gũkorwo matarĩhĩtwo nĩ thirikari cia kauntĩ, ũndũ ũrĩa ũhotomagia ũtonga wa bũrũri.

Nenda cia ũkinyanĩria nĩ ikoretwo cina itemi inene mũno thĩiniĩ wa maumrĩĩra ma ithurano thĩiniĩ wa mabũrũri matiganĩte. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ateti o ũndũ ũmwe na andũ arĩa maramatha iturwa itiganĩte, gũkorwo makĩingĩra thĩiniĩ wa mĩtambo ĩno, nĩguo gũkorwo magĩkinyĩra mbeũ njĩthĩ, ĩrĩa kaingĩ nĩyo ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra mĩtambo ĩno. Kũringana na ũrũmwe wa mabũrũri, mbeũ njĩthĩ nĩ gatagatĩ ka mĩaka ikũmi na ĩnana na mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano. Na gĩkundi gĩkĩ, nĩkĩo gĩkoragwo gĩkĩhũthĩra mĩtambo ya Twitter, Facebook, na Tiktok na njĩra ĩrĩa nene, kũrĩa makoretwo makĩthomithia andũ arĩa angĩ ciĩgiĩ mwathanĩre wa bũrũri, o ũndũ ũmwe na maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrora rĩrĩa marathura atongoria. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ateti gũkorwo makĩrehe kambĩini thĩiniĩ wa nenda-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩnyita gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩkoragwo na kura nyingĩ, na kĩrĩa mũteti angĩkorwo agĩgĩikia thĩiniĩ wa kĩondo gĩake, ena nĩ akoragwo na ũũma wa kũhotana thĩiniĩ wa gĩthurano. Njĩra ĩrĩa ĩcenjetie mũĩkĩre wa maũndũ o ũndũ ũmwe na na ateti ũrĩa makoragwo makĩaria na mũingĩ, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩmatha kura ici.

Wanangi wa mbeca cia mũingĩ no ũrathiĩ na mbere thĩiniĩ wa honge itiganĩte cia thirikari, ũndũ ũrĩa ũtigĩte bũrũri wagĩte motungata marĩa magĩrĩire. Nao Akenya, magathiĩ na mbere na gũthĩnĩka. Makinya marĩa Akenya mangĩkorwo magĩtacũkia nĩguo gũtigĩrĩra mena hinya wa kũrũmanĩrĩra na andũ ta aya, wa mbere nĩ gũtigĩrĩra rũhonge rwa kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ruo EACC, nĩ rwaheo hinya wa kũnyita o ũndũ ũmwe na gũthitanga mũndũ wothe wanyitwo na mahĩtia ma wanangi wa mbeca cia bũrũri, na oho gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mũndũ anyitĩkana na mahĩtia ta macio, nĩ mbeca irĩa ciothe angĩkoro anangĩte kana akaiya cia mũingĩ, ciothe nĩ ciakorwo igĩcokio kwĩ ikũmbĩ rĩa mũingĩ. Oho, Akenya nĩ matigĩrĩire nĩ kwehetũkia watho, atĩ mũndũ anyitwo ahũthĩrĩte mbeca cia mũingĩ kana agaciananga, indo ciake ciothe nĩ ciakorwo ikĩiyũkio nĩ thirikari, na ciatuo indo cia mũingĩ, kana ciendio. Mbeca icio ciathiĩ gwĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere wa bũrũri.

Gũthomithia kũhĩtũkĩra nenda cia mĩcemanio ya kũhĩtũkĩra intaneti nĩ kũrehete mogarũrũku mũno makĩria thĩinĩ wa Rũhonge rwa Ũrutani na mũno makĩria thĩinĩ wa gĩthomo kĩa arimũ. Kuona atĩ arimũ nĩ makoretwo magĩcoka thukuru na gũkorwo magĩthoma ũrĩa marĩloragwo magĩtabania mathomo maya kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno. Ũndũ ũrĩa ũteithĩrĩirie harĩ kuongerera ũgĩ wao o ũndũ ũmwe na kwagĩrithia makĩria marũa mao ma kũria wĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩtĩgĩrĩire atĩ arimũ aya nĩ makorwo makĩona mĩeke ingĩ ya gũthondeka mbeca thĩinĩ wa nja wa bũrũri. Kũrĩa rĩu makoretwo makĩiyũkia mĩeke ya gũthomithia arutwo me gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno. Ũndũ ũrĩa ũrathiíĩ na mbere na kũgacĩrithia mbeca irĩa makoragwo makĩamũkĩra o mũico wa mweri.

Thirikari nĩ ĩnyitaga itemi inene rĩa gũtigĩrĩra atĩ arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makorwo makĩmenya kĩrĩa kĩrabatarĩka thĩ-inĩ wa thoko cia kĩmabũrũri, kũhana ũguo honge citiganĩte cia thirikari nĩcio ciĩhokeirwo wĩra ũyũ, na rũhonge rũmwe rwa thirikari rũkoragwo rũgĩtara arĩmi nĩ rũhonge rũrĩa rũĩkaine ta Agriculture food authority kana AFA, rũhonge rũrũ rũkoragwo rũkĩramata o ũndũ ũmwe na gũkũria iganda ciĩgiĩ ũhoro wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ ta kahũa, macani o ũndũ ũmwe na indo iria ithũkaga na ihenya ta mahũa, rũhonge rũrũ nĩ rũtigagĩrĩra nĩ rwakorwo rũkĩramata gĩkĩro kĩa indo iria cirathiĩ na nja, o ũndũ ũmwe na kũhe onjoria arĩa matwaraga indo na nja marũa na gũtigĩrĩra atĩ indo iria iratwarwo na nja kuma bũrũri-inĩ nĩ ciakorwo ikinyanĩirie ikĩro. Rũhonge rũngĩ nĩ Kenya Export promotion and branding Agency, rũrũ naruo rũtigagĩrĩra atĩ nĩ rũrakorwo rũgĩtangathithia indo cia Kenya mabũrũri-inĩ ma na nja, o ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria andũ arĩa matwaraga indo ici mabũrũri ma na nja, o ho nĩ rũkoragwo rũgĩthondeka monanio ma ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩrĩra nĩ rwakorwo rũkĩmenyithia arĩmi maũndũ marĩkũ marendeka nja wa bũrũri, KEVIS kana Kenya blunt health inspectory services, o nao no mateithagĩrĩria thĩ-inĩ wa wĩra ũyũ.

Kwĩna maũndũ maingĩ mũno makoniĩ mĩtugo marakorwo makĩyumĩria, rĩrĩa andũ marakorwo makĩhũthĩra tekinoronjĩ ya AI kana ChatGPT, harĩ gwĩka ũthuthuria wao wa gĩthomo. Wa mbere, nĩ atĩ nĩ kumbũkĩte atĩ, arutwo aingĩ arĩa marakorwo makĩhũthĩra mĩtambo ĩno, nĩ marakorwo magĩtwarĩra aarimũ ao tabarĩra cia wĩra ũrĩa mahetwo. Hatarĩ nao gũkorwo makĩruta wĩra ũcio na hakiri ciao, amu marakorwo magĩkobia maũndũ maingĩ kuuma kwĩ mĩtambo ĩno. Mũtugo ũngĩ ũkoretwo ũkĩyumĩria, nĩ arutwo gũkorwo magĩtua mĩtambo ĩno aarimũ ao, a kũmathomithia maũndũ marĩa maramaritũhĩra rĩrĩa me kĩrathi. Kuona mĩtambo nĩ ĩramateithĩrĩria harĩ kũmathondekera maandĩko o ũndũ ũmwe na igeranio cia cia kwĩgeria, mũrutwo one kana nĩ aranyita gĩthomo kĩrĩa arathoma. Aarimũ ona o matitigĩtwo na thutha, nĩ amu ona o mena mĩtugo ya kũhũthĩra mĩtambo ĩno, harĩ gũthondeka igeranio irĩa iratwarana na gĩthomo kĩrĩa marenda gũkorwo makĩgeria arutwo arĩa maramathomithia. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩbanga igeranio icio kũringana na ũhoti wa arutwo ao.

Kenya nĩ yũĩkaine ta bũrũri ũkoragwo ũkĩiyũkia tekinoronjĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ, na guoka nĩ app cia gĩthomo cia kũhũthĩra thimũ, akenya nĩ mateithĩkĩte na njĩra nene na kũgĩa na ũmenyo, kuona nĩ makoretwo magĩcihũthĩra na njĩra ĩtiganĩte nĩguo kũmatha ũũgĩ. Kwa mũhano arĩmi nĩmateithĩkĩte mũno makĩria na kũhũthĩra app ta aqueweather, nĩguo gũtigĩrĩra nĩmamenya ũrĩa rĩera rĩgũkorwo rĩhana nĩguo mahote gũkorwo magĩbanga, na o ho makahũthĩra app ta iShamba nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamenya mathogora ma indo thĩiniĩ wa thoko itiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri mũgima, nĩguo gũkorwo makĩmenya kũrĩa mũndũ agũkorwo akĩendia maciaro make ma mũgũnda. O ho thĩiniĩ wa ũrĩmi, arĩmi nĩ makoretwo makĩhũthĩra app ya DigiFarm ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩmera nĩ kũ mangĩkorwo makĩona ngombo o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ magitĩra indo ciao mũtaratara ũrĩa ũĩkaine wa insurance nĩguo gũtigĩrĩra mangĩona hathara nĩ makorwo magĩteithĩka. Arutwo na arimũ o nao matitigĩtwo na thutha makĩhũthĩra app ici harĩ mathomo mao, iria ikoretwo ikĩmateithia harĩ gũkorwo magĩkinyĩra mathomo mũno makĩria thukuru-inĩ cia icagi-inĩ, kũrĩa arutwo a icagi-inĩ marakinyĩra mathomo kũhĩtũkĩra app ici o ũndũ ũmwe na ciana iria ikoragwo igĩthomera mataũni-inĩ na kũmaiganania tu oka nĩ mathomo.

Mathomo ma kũhũthĩra Podcasts o ũndũ ũmwe na mabuku marĩa mũndũ athĩkagĩrĩria akĩhũthĩra thimũ nĩ mateithĩtie mũno mathomo gũkũ bũrũri-inĩ, mũno makĩrĩa mathomo ma college, o ũndũ ũmwe na ma yunibathĩtĩ. Ũndũ ũyũ ũmanĩte na atĩ, arutwo aingĩ a makolenji na mayunibathĩtĩ, nĩ makoragwo makĩaga gũthiĩ irathi, nĩ ũndũ wa kũremererwo nĩ gũkorwo makĩrĩha marĩhi, ũndũ ũrĩa ũtũmaga matigwo na thutha nĩ mathomo. ĩndĩ rĩrĩa makorwo magĩthikĩrĩria mabuku maya nĩ makoragwo makĩhota gũkinyĩra arutwo arĩa angĩ na ihenya. Oho arutwo arĩa makoragwo magĩthoma mathaa ma hwainĩ, ona kana mũico-inĩ wa kiumia, nĩ makoragwo mena bata wa gũkorwo magĩthikĩrĩria podcast o ũndũ ũmwe na mabuku maya, kũona matikoragwo na mathaa maiganĩte ma gũkorwo magĩthoma mabuku ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩoya kahinda, na magakorwo magĩteithĩrĩrio nĩ mabuku maya ma gũthikĩrĩria, nĩ amu no makorwo makĩmathikĩrĩria rĩrĩa me thĩiniĩ wa ngari makĩinũka, ona kana magĩthiĩ wĩra-inĩ, ona kana dukũ irĩa marakorwo magĩthiĩ thukuru.

Kambĩ ĩrĩa mbeũ njĩthĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ gũthomithio gĩthomo gĩa coding gũkũ bũrũri-inĩ, iranyita itemi inene mũno harĩ gũtigĩrĩra atĩ rũhonge rwa tekinoronjĩ gũkũ bũrũri-inĩ atĩ nĩ rwakorwo na aruti a wĩra a kũigana kuona bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũkĩhĩmbĩria na njĩra nene maũndũ ma tekinoronjĩ, mũno makĩria thĩinĩ wa mũbango waguo wa Silicon Valley, kũrĩa Kenya ĩratanya gũkorwo ĩkĩambĩrĩria kũndũ andũ arĩa me na ũũgĩ ũyũ wa tekinoronjĩ mangĩkorwo makĩrutĩragĩra wĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mathondeka mĩeke mĩerũ ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa mũhano thĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenya, kwĩna ũnyihu wa aruti a wĩra a gũthondeka mĩtambo ĩrĩa yũĩkaine ta softwares, na kambĩ ici nĩ igũkorwo inyitĩte itemi inene mũno harĩ gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na aruti a wĩra aiganu thĩ-inĩ wa makambuni matiganĩte ta Safaricom, ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩetha andũ a kũruta wĩra thĩ-inĩ wa honge ciao cia kĩ-ndigito, iria irakorwo igĩbatara andũ me na ũũgĩ ũyũ wa coding, o ho rĩrĩa akenya makorwo magĩka coding nĩ magatigĩrĩra atĩ nĩ mathondeka mĩeke mĩerũ ya mawĩra kũhĩtũkĩra gũthondeka apps njerũ handũ ha ciana cia akenya gũkorwo igĩietha mawĩra rĩrĩa ciarĩkia thukuru.

Mũtaratara wa mbere gĩthomo gĩa CBC kĩambirie kũiyũkia nĩ mũbango ũrĩa wakoretwo ũkĩrugũrio mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ciana cia kuma ngirendi ya mbere nginya ngirĩndi ya gatatũ, ciakorirwo ikĩgũrĩrwo Tablets o ũndũ ũmwe na laptops cia kũmateithĩrĩria thĩ-inĩ wa mathomo nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mambia gũthoma gĩthomo kĩa ndingito. Wa kerĩ mũtaratara ũyũ wa CBC, nĩ ũtigĩrĩire atĩ arimũ nĩ marakorwo makĩhũthĩra mĩtambo ĩyo gũthomithia ciana, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra handũ ha gũkorwo makĩandĩka thĩ-inĩ wa blackboards nĩ makorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya projector harĩa marakorwo makĩonia ciana thenema o ũndũ ũmwe na mbica ingĩ nĩguo kũmateithia thĩ-inĩ wa mathomo mao, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩkindĩra na kinyi mũtaratara wa gĩthomo kĩa ndingito thĩ-inĩ wa mũbango ũyũ wa CBC. O ho ciana nĩ ikoretwo igĩtigĩrĩra nĩ ciakorwo igĩthoma na njĩra ya kuonio kũhũthĩra thimũ cia smartphones o ũndũ ũmwe na tablet kũrĩa makoretwo magĩtigĩrĩra nĩ maheo apps tondũ mũtaratara wa CBC nĩ ũrahũthĩra thitoo ya matu-inĩ kana cloud ĩrĩa ĩthondeketwo nĩ KICD nĩguo kũramata mathomo ma gũkũ bũrũri-inĩ.

Ũngĩriganĩrwo nĩ PIN ya App yaku ya bengi, ũbatiĩ gũthiĩ thĩinĩ wa App thĩinĩ wa thimũ yaku ũmĩhingũre. Wamĩhingũra ũhihinye harĩa haandĩkĩtwo Forgot PIN. Weka ũguo nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkwĩra wĩtambũrithie we wĩ ũũ, ũgwĩka ũguo na njĩra ya gwĩkĩra namba yakũ ĩrĩa yaandĩkithĩtio nĩ bengi ya thimũ. Kuuma hau nĩ ĩgũkorwo ĩgĩgũĩtia namba yaku ya gĩbandĩ na bengi yarĩkia gũgĩĩtĩkia atĩ we nĩwe mwene akauntĩ ĩyo, nĩ ĩgũkorwo ĩgĩgwĩtĩkĩria ũkorwo ũgĩthondeka PIN ĩngĩ njerũ. Ũguo ũngĩrema no ũkorwo ũkĩhũrĩra andũ arĩa mateithagĩrĩria andũ thĩinĩ wa kambuni kana Customer Care, na hau nĩ megũkorwo magĩkwĩra wĩtambũrithie o rĩngĩ. Na weka ũguo nĩ megũkorwo magĩgũteithĩrĩrai gũthondeka PIN ĩngĩ ya bengi yaku. Ũguo naguo ũngĩrema ũbatiĩ gũkorwo ũgĩceerera rũhonge rũrĩa rũkuhĩrĩirie rwa bengi yaku. Na wathiĩ kũu ona o nĩ megũkorwo magĩkwĩra ũthiĩ na gĩbandĩ nĩguo ũkorwo ũkĩmenyeka atĩ we nĩwe mwene bengi ĩyo. Na kuma hau ũkorwo ũgĩteithĩrĩrio gũthondeka PIN njerũ ya bengi yaku.

App ya M-pesa nĩheyaga motungata matiganĩte ũmwe waguo arĩ mũcara wa thĩ yothe kana global pay. Ũrĩa nĩ ũtungata wa ũrĩhi wa motungata kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri gatagatĩ ga kamboni ya Safaricom o ũndũ ũmwe na kamboni ya Visa ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria akenya harĩ ũrĩhi wa marĩhi thĩinĩ wa thoko cia kĩmabũrũri. Oho mũtaratara ũyũ wa global pay nĩũteithagĩrĩria akenya harĩ kũrĩha motungata marĩa makoragwo mena kamboni ciumĩte nja wa bũrũri, marĩa makoragwo magĩbatara mũndũ akorwo eyandĩkithĩtie na kĩmonimoni subscription. Na oho motungata maya nĩmatigagĩrĩra atĩ mũkenya nĩahota gũkorwo akĩrĩhĩra indo iria arabatara kũrĩha kũhĩtũkĩra dora kuona global pay kana mũcara wa thĩ yothe ũkoragwo ũkĩhũthĩra mbeca ya dora rĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩha kũũhũthĩra.

Maũndũ nĩ maingĩ marĩa matũmaga bei cia indo cia ũrĩmi ikorwo cigĩthondekerwo gũkũ thoko-inĩ cia gĩbũrũri, o ũndũ ũmwe na mathoko ma kĩmabũrũri, na ũmwe wamo nĩ ũtonga wa bũrũri kana wa thĩ yothe, maũndũ megiĩ ũcenjia wa rĩera, maũndũ ma kĩũteti, o ũndũ ũmwe na thoko ũrĩa ĩkoragwo ĩgĩthiĩ na mbere. Maũndũ megiĩ rĩera marĩa makoragwo magĩcũngĩrĩria maũndũ ma thoko na bei makorwo magĩcenjia, nĩ gũkorwo kwĩna riũa gwa kahinda karaihu, gũkorwo na mbura nene ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtũma kwarahe, o ũndũ ũmwe na tũtambi na mĩrimũ, maũndũ marĩa macũngagĩrĩria gũkorwo na maciaro manini ma indo, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria gũkorwo na bei nene kana indo cikorwo ikĩendio na bei ya igũrũ. O ũndũ ũngĩ ũtũmaga gũkorwo na ũcenjia wa thogora, nĩ wendi kana woneki wa indo, rĩrĩa indo cioneka na njĩra nene bei nĩ ĩkoragwo ĩgĩthiĩ thĩ, indo rĩrĩa ciaingĩha thĩ-inĩ wa thoko, thogora wa indo icio ũgakorwo ũkĩgũa. Rĩrĩa arĩmi mahũthĩra indo nyingĩ rĩrĩa magũkũria indo ciao, nao indo icio ciakorwo ciĩ cia goro, ndeto ĩyo nĩ ĩcũngagĩrĩra indo icio ikĩendio thĩ-inĩ wa thoko, thogora wacio ũkorwo wĩ igũrũ, o ũndũ ũmwe rĩrĩa arĩmi makorwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ kũruta indo icio mũgũnda nginya gũcitwara thoko na gwakorwo na mabarabara moru, ũndũ ũcio nĩ ũngĩ ũcũngagĩrĩria thogora wa indo kwambata kana kũgũa.

Rĩrĩa arĩmi arĩa marĩmaga irio irĩa ithũkaga na ihenya maaga thoko ya na ihenya, nĩ makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ hathara nene kuona indo ici nĩ ithũkagĩra thĩiniĩ wa moko mao. Harĩ kũhũrana na ũndũ ũyũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrutanĩria harĩ gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩaka nyũmba cia heho thĩiniĩ wa mĩciĩ yao ona thĩiniĩ wa thoko, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa makorwo makĩgetha irio ici, nĩ makorwo magĩciĩkĩra thĩiniĩ wa nyũmba ici cia heho, nĩguo gũtigĩrĩra itinathũka narua nginya rĩrĩa magakorwo makĩona mũgũri, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciehera moko-inĩ mao. No thĩna wao no ũrathiĩ na mbere na gũcangarara, kuona thitima cia bũrũri wa Kenya nacio itikoragwo ci cia kwĩhokeka, kuona ona arĩmi makoretwo makĩigithia thĩiniĩ wa nyũmba ici cia heho, thitima cia Kenya nĩ ikoragwo ikĩũra, na gũcũngĩrĩria indo ici gũkorwo igĩthũka nĩ ũndũ wa wagi wa thitima.

Rĩrĩa biacara yekĩra kĩrĩa ĩrendia thĩ-inĩ wa gathandũkũ na gathandũkũ kau kamenyithania indo icio nĩ cia biacara ĩyo, ĩyo ĩkoragwo ĩ njĩra ĩmwe ya kuongerera riri kĩndũ kĩu, na ikinya rĩu riki nĩ rĩkoragwo rĩgĩteithĩrĩria harĩ kwambatia bei ya kĩndũ kĩu, ndeto ĩrĩa ĩtũmaga mũgũri akorwo akĩrĩhĩra mbeca njega na gũcũngĩrĩria mwendia akorwo akĩona baida njega. Ũndũ o ũcio nĩ ũteithagĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ kĩndũ kĩu nĩ kĩaigwo na njĩra theru o ũndũ ũmwe na gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩgucĩrĩria mũgũri na gũtigĩrĩra kĩndũ kĩu nĩ kĩendio na gĩkĩro kĩnene, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria baida harĩ mwendia. Mũtino kana ooru wa gũkorwo indo icio igĩkĩrwo thĩ-inĩ wa gathandũkũ nĩ atĩ rĩrĩa kĩndũ kĩu gĩakorwo nĩ gĩa thogora wa igũrũ na gĩtikinyanĩirie ikĩro kana gĩakorwo nĩ gĩathũka, rĩtwa rĩu nĩ rĩkoragwo rĩgĩthũka na mũgũrĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ akoragwo akĩenda gũkorwo akĩona kĩndũ kĩu kana gũkĩgũra, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria hathara harĩ mwendia kana biacara ĩyo.

Nĩ harĩ bata mũndũ gũkorwo na akaũnti ya bengi, kuona nĩ ĩkoragwo ĩkĩmũteithĩrĩria thĩ-inĩ wa maũndũ maingĩ, wa mbere nĩ ĩkoragwo ĩkĩmũhe handũ ha gũkorwo akĩiga mbeca, handũ wa gũkorwo agĩikara na mbeca ciake mũciĩ, kũrĩa angĩkorwo akĩhithũkĩrwo nĩ tũrĩa nĩme na ikorwo ikĩiywo, kana nyũmba ĩkorwo ĩkĩnyita mwaki na mbia ciake ikorwo ikĩhĩra kou. Wa kerĩ nĩ atĩ, okorwo wĩ thĩ-inĩ wa biacara, hena bata mũno makĩria ũkorwo na akaũnti ya bengi, kũrĩa mbeca ciaku ingĩkorwo ikĩingagĩra. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ, rĩrĩa wĩna akaũnti ya bengi, nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩiga mbeca nĩguo gũtigĩrĩra atĩ wĩna mbeca ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra mũthenya wa rũcio. Ũngĩkorwo wĩna kambuni kana nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩhingũra kambuni, no nginya ũkorwo na akaũnti ya bengi, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩheo marũa ma kũmĩandĩkithia. Rĩrĩa wĩna akaũnti ya bengi o ho nĩũhotaga gũkorwo ũkĩona motungata ma mbeca ta kũhoya ngombo thĩ-inĩ wa mabengi, ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria mũno ta mũndũ kĩũmbe o na kana thĩ-inĩ wa biacara yaku.

Kũgitĩra kũgwatwo nĩ mĩrimũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, nĩ ũndũ wa bata. Nĩ amu nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũndũ na maũndũ maingĩ. Wa mbere rĩrĩa wakorwo ũkĩgirĩrĩria kũnyitwo nĩ mĩrimũ, nĩ ũtigagĩrĩra atĩ mwĩrĩ waku wĩna riri mwega wa mwĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũkorwo ũkĩhota kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩrĩa mũndũ ahota gũkorwo akĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ kuuga atĩ nĩ akoragwo arĩ ũteithio harĩ ũtonga wa gwake mũciĩ o ũndũ ũmwe na ũtonga wa bũrũri. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, rĩrĩa wahota gũkorwo ũkĩgitĩra mĩrimũ kumana na mwĩrĩ waku, nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria harĩ gũkorwo ũkĩonokia mbeca irĩa ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra harĩ kũrigita mĩrimũ. Ũndũ ũrĩa naguo ũteithagia atĩ mbeca icio no ikorwo igĩkĩrwo thĩiniĩ wa maũndũ mangĩ mangĩteithia harĩ gũkũria ũtonga waku o ũndũ ũmwe na wa bũrũri. Rĩrĩa mũndũ ena mwĩrĩ ũtarĩ na mĩrimũ, nĩ akoragwo arĩ na hinya wa gũkorwo akĩruta wĩra, ũndũ ũrĩa ũmũteithagĩrĩria harĩ gwĩkũria, na ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria harĩ ũthii wake wa na mbere.